Mago chiemb dhok mopogore opogore. Calf early weaning weaner en imiye nyaroya mapod tin moweyo dhoth to koro idwani mondo ochak chamo chiemo mopogore gi chakno. Kendo omiyo nyaroya dongo piyo omiyo nyaroya bedo gi teko kendo engi engi minerals ma nyaroya dwaro. Kendo mar ariyono en dairy meal. Dairy meal en chiemo mi miyo jamni kendo en omiyo jamni bedo gi teko kendo engi gima iluongoni poroteins kendo engi gima iluongoni minerals mar adekno iluongoni econo dairy meal kata economical dairy meal en imiye jamni, imiye dhok mondo dhok obed magolo mang'eny.

An dagomb mondo nyathina ochope rang'iny mar somo mar mblariany kendo otim gima iluongoni degree kata masters obedgi kata gi gima luongoni PHD. To magi endi chopo kare ka mokuongo atero nyathi e skul maber skul mantiere gi jouonje mabeyo kendo ma sama makonye esore mar somo. Kendo mar ariyo, ase aketo, asechako kano pesa matin tin ne yore ne mar somo koa piny nyaka giko mar biro chope mbalarianyno. Kendo atemo mondo adonje gike sombe kaka dhii mbele kendo awuoyo gi jopuonje kuonde ma ma kama osome kendo ageto okang' maber ka ng'eyo ni nyathina somo sama kama. Kendo kaka otimo e skul a fuatilia saa ka saa.

Gima biro epacha en ni ng'ato penjoni en ang'o ma gwenoni chamo to oketo, to ketoo, bando to oketo kothe, to oketoo alode mopogoree opogore kendo oketo kute be mopogore opogore. Koro penjo machal kama en ni gweno chamo bando kendo gweno chamo kothe mopogore, gweno chamo alode mopogore opogore kendo gweno be nitiere kute ma gweno be chamo mopogore opogore

Puonjo odiochieng' miya saa maber mar ikora ne klas nikech are okinyi nyaka ang'o odiechieng' kanyo an gi nafas mar ikora maber. Kendo puonjo odiechieng' yudo ka nyithindo osechiemo kendo sama nyathi osechiemo en gi muya kendo obiro en en alert e sama ipuonjo godiochieng'no. Kendo saa odiechieng' yudo ka chieng' oserienye kendo piny mor mor sama piny moro morno to nyithindo bedo ka gin ma ok gin koyo ahinya kendo puonjo modiechieng'no yudo ka nyithindo tete ose donje eklas kendo ginntiere te eklas kanyo.